Karango pichani to aneno ng'or, ng'or ni chal ni korka oya kaye e puodho ni machiegni ema omiyo pod oole piny. Koro kaka ilose e aluorana imoye, kosemoye ma poteno olokre marabuor, aito ipoke bang kosepoke to ichak imoye matis ma otuo kaito jouso nya kawe dhi use to inyal tii kode e chiemo to en chiemo ma mit kabisa

Karango pich ni to aneno mbui mar kambi mar jo Tala. To kambi mar jo Tala ni en kambi moro ma miyoji hola. Ka idwaro hola moro midwatimogo tijeni kata midwatimogo ohala to idie embui timanyo nini, timanyo Tala, mbui mar Tala. Asto kisemanye tikete simbi, aeto iketo details magi, asto iketo namba mari maopondo, asto ikawo hola midwarono e kiwango midwaro. Asto bill donjoni e simbi, ei Mpesa mari.

E gini aneno picha mar jo biscop to mae, magi gin jo biscop mar kanisa mar Catholic, to e pichani anya neno mano jagoro mar jo biscop mar catholic miluongo ni ja biscop Muheria to osebedo mbele e tayo tije mag jo biscop kata fualo fualo weche ma jo biscop gi jotend kanisa moko wacho e wi gikma sirkal osebedo ka timo. Koro wanyalo wacho ni kanisa osebedo mbele e puonjo sirkal kata nyiso sirkal kaka owinjo obed ni gitayo piny mar Kenya